Ore nkabilaitin naati mokuapi olosho le Kenyaa na kaibilatin naino etii Turkana eetii samburr etii irburana neetii sii Gabra nena aabilaitinoshii naatii ina kop moikapi Omolosho le Kenya. Netii si abaki Rendile ina alo .

Kore ng'olikinot naatum lairemok teneinyang'u masaa enkiremore tenkuapii eboo naa keikumok, kore nedukuya kore tax naa keisapuk oleng' , metuwanaa teneinyeng'uu tana kop kore ng'hai naa einutoo enenia tokitin from boo mpaka enaa kop kore yaunotoo naa kegol metiwanaa tininyang'uu tana kop amu elelek duo eyaunotoo kakee kore piinyang'u naa kegol melelek pikibakii yie haraka ntokitin neakuu ilo ltung'ani ng'arama sapuk.

Kore roruat nisuj entung'ani piitum sile ee helb kore nedukuya lazima piiyaku Kenya citizen kore neare naaku iata birth certificate aashu nkipandee enkipandee au passport kore otokii iata nkipandee au pass neakuu iata otoki ltung'anii admision asukuul eshumataa nikimpotieki aa era university au college kore iata inia niloo ltung'anii matejo naa duo website ee helb nin download inia website nipik detail inonoo ni submit.